Librarishek imoche ole netai kokonori lolgoiwek chemiacheni kobunchi kasarta nenyone nepo oeng amoche ole librarishek chepo moshinishek koripe nenget anan ko kasarta notok chetekeibe kebendi kechenge chito neingen ngalek chepo keny sikoarirch lagok nepo somok kochere ngalekap konoretab logiiwek en moshinishek ab betushekab raa nepo angwan kotoreti korochi ngalek en kamoswek chechang akoib koik kibakengen sikepoishen Kinet lagok en oret nenyolunot nepo Mut moshinishek chebo librarishek koyoe ngalek cheuen chemengen chi koyanak atkan tugul en konetishetab lagok komi somanenywan

Netai choran hlesabukab mungaret ole iteche mungareti kainetab mungaret chepkondok chemokotin en mungareti biik chemokotin kesirvsikotireyin en mungaret nepo oeng Cheng korik chekororonen ak olemi oratinwek chekimuch keboishen kebun keibu tuguk cheioldoi en mungaret ngung nepo somok osirchinen mungaret ngung ak kountit ak kountit neboishen sikoripok mungaret ngung til kartasitab koyonchinet kobun serkalit yat bengingung ab chepkondok sikoripok chepkondok kuk meboishen en oret nemonyolunot ana meboishen en kaserseret nepo let inet Kee ele riptoi bikuk en mungaret ngung ele ingolochindoi bikuk ak oleotepoi ak biik cheyoe mungaret tugul sikosich ookte mungaret en kipakenge miendo

Kitnetai nekimuch keyai ketoret kabotik en ngalekap ropta yon momi ropta Kinet kabotik Yoon momi ropta Kinet kabotik ele kiripto beek kogol tuguk chemomoche rota atkai tugul nepo oeng kokineti kabotik ole riptoi nyung'unyek ole ipotitoi minutik cheterterchin en mbarenikwak en betut agenge ak betushek cheterterchin nepo somok kikesom serkalit ak bororiet kotoret kinam Eun kabotik sikomuch kobotik konai akonaita Yoon momi ropta Yoon oo ropta kokinet kabotik kochop mutaroishek cheecheni cheimuch kobun beek chechang chekotoloe minutik kinet kabotik kora kokol minutik cheimuch koker beek chechang malaa nyung'unyek nebo let Yoon momi ropta komuch keboishen tuguk cheu moshinishek kebisen minutik beek sikopit korut minutik en oret ak kimnotet nenyolunot

Netai tabushekab keibu tuguk cheibwech oratinwek cheyachen Cheetos kebuten en Banda ak kasarta nekoi nekipeti sikopit tugukab mungaret ele maktaat nepo oeng ko mionwokik cheitu chebo orokenet mionwokik chu kokonu keker mungaret sikopit kecheng kerichek chekiyoen mionwek nepo somok kotabushekab chepkondok chewolokse atakai en bengishek cheechen chepo emotinwek chepo sang nepo angwan ko chepkondok chechang chemokotinkeipen tuguk kopa emotinwek chepo sang nepo muut kotbut tab maketab tuguk chemakat Keib kopa emotinwekab sang komomi tugun cheibe anan komukak sikeip tuguk chemomokotin komanda emotinwek chebo sang nepo let kosrekalit nemochomndo Keib tuguk chemomokotin kopa emotinwek chepo sang nitok kokonu mungaret nepo kimanda tuguk koba emontinwekab sang kobut

Netai amoche ole Konet akoik kaborunet nemie en biik alak nepo oeng kokolitit moshinishekab betushek kab raa kobois en oret nepo imanda akoret nemaktayat ak oret nenyolu nepo somok kokoik koborunetab tuguk chelelachen chetoreti sopetab lagok en kenyishek chebwone nepo angwan kwonyik komuch kochob librarishek chepo logiiwekab raa sikopit kokonori logiiwek chekororonen chetun kineten lagok en kenyishek chebwone nepo Mut kwonyik Chemi teknolochi komuch kochop simoshek chekiboishen kebiren ak kengololchindos choronok Chemi emotinwek chepo sang ak emotinwek cheterterchin en raa ak betushek chebwone nepo let komuch kochopen intanetit netos kineten lagok chemiten sugulisheki chebo taonishek ak sugulishek Chemi kokwo sikopit Kinet lagok en kipagenge

netai amoche ole isten kaserseretab chepkondok anan rapinik en boishonik chemotoreti bandab tai nepo oeng amoche ole nai amune sikonori rapinik anan ko rapishek boishen rapishek ingen ile rapishechu kobo suguli rapishechechu kobo mungareti rapishekchechu kobo kelipanen korik nepo somok ingian tuyetab kayumanik ab chepkondok sikopit kokonorak rapinikkuk nepo angwan sir boishonikuk tugul cheiyoe chemoche rapishek nebo muut aal tuguk en en ngomnotet simeserser rapishek nebo let amoche ole meten ngalekap denishek sikopit iboishen rapinik en ngomnotet ak oret nenyolunot atakan tugul en lolet en boishonik ak tuguk tugul

neta amoche ole akoikoe apesen rapinik amun ngipesen rapinik en benki imuche ilipan ko mutio kosupkee ak kamuget en kasarta neimiten nebo oeng aisurutab benkit kotutikin kosir aisurut nebo serkalit en rapishek cheisome ngisom rapinik en benki eng benkit kekonin konetutik ab keboishen rapini chotok en oret nekararan ak oret netos inyorunen rapinik alak cheimuch ilipanen benkit en betushek chebwone

ello amune olon ooh opoipoi amunee laook unee emet roboni unee ngalekab ropta ani tuga kounee boiboi ani temishet ounee en mbarenik korotemishe oomin bandeki kararan kiboiboi akechek en olinyon kikoikeny kikotige kinkikotige yukinye kimach koik kasarian nekoi amongu ole ipaipai ako kararan notok en kiptayat kimi akechek kiborekee ak sobet kiyoktoi sobet nepo atakn tugul en koroniyon ele miten ropta ako moekolole kora asista ngalekap sugul kounee en olon kitar sugul cheptoo neoo ani kichanayat nikichute kounee ee soso kongoi sikotwon look akikotwon chitugul

yekatuyen chorwenyun eng indonyo kokineta neomuche ateben inendet ko ateben koron chametabkee nenanyin inendet kora atebe akobo chametabkee nebo sigikyiki ak nebo biik tugul en olinywanet amoutien kora chametab kee nebo kokwenyin teitia ateben kora akobo unee sobeti unee ngalekap siaset en nginee amun kasari nekimi kokoet mising siaset kokoet mising siaset en emet tuguli koo atebe akobo unee siaset kora imuch aa ateben akoboo minutiki toskokoit anoo ngalekap kegolso kesemberis amun kasarta ni ngunon kesemberishe ak kekolse atebe akobo ngalekap minutik toss kokol ngweki tos kokol kokosember bandeki kora ateben akopo tos bichu kondoi taa jehova

Netai amoche ole biik che yoe mungaret kokojin koimutik chechang biik cheiroji aisirut chebo smes amun moliponi chitugul aisurut kosubgei ak mungaret neyoe mi biik alage chemoiyoni konem chepkondok kwak chekakoyai mungaret chekakonde lolet nebo aeng ko kandoik chebo siaset nieb Kenya kochojeoni lagok ak wanabiasharaek alaktugul makoseryin ak kartasisekab koyonjinet nebo mungaret niton kokonu kabutetab kwaetab aisurut atkantugul en serikali ak smes amache ole koimutichu sikeistoengei kokinet biik kororonintab aisurut tab etkantugul sikobit koyoe chitugul kebebertanyi neyoche kolipan aisirut sikobit kwo boisionik kab emet tai aK koyai smes aisirut sikoyaak boisionik alaktugul en kaontit

Si kobiit ityi biik che chang koyai mungarosiek kosir biik che aldoi en billboards komuch atangasanda aboishen redioisiek aboishen kiptanganyinik asikobit konai biik alewenditoi mungaret asikonyorchi gee kabelutik nebo aeng aibchini kabelisiet akobo karorunwek kap mungarosiek kai tugul asikobit kotekyi gee chito sobet ne kararan nebo somok amache ale mungarosiek che kakiyai kibarartegei redioisiek koityin chi tugul koboch ne mi taonisiek koimuch konyor koboishen kiptanganyinik nebo kokwo koimuch konyor koboishen redioisiek noton amu ne asikoityi kabarastaet ab boisionik chebo mungarosiek asikosich kobelchi nemi taonisiek ak che mi kokwo boisionik che achindos en kabelisiet niton nii bo mungarosiek kotoret emet ak bororiet asikotesendai boisionik nebo ketekso ak ketech oratinwek ketech sugulisiek ketech

Sobetab bik chebo emotinwek kab sang aK sobet nebo biik chebo emet nenyon komakergei kosubgei ak somanet tesetab tai oratinwek sibitalisiek ak chepkondok biik chebo emotinwek chebo sang kotindoi chebkondok chechang kot mising en kosubgei ak oratinwek chekororonen sukulisiek chekororonen ak boisionik chechang cheimuch kojengjigei biik chebo emotinwek chebo sang sigonyor kolongunengei lokogwak biik chebo emotinwek kab sang kotindoi somanet nebo barak kosir emonikimiten noton omoche amwa ole makergei emetab sang ak emet nikimi kosubgei ak kewelutik chekibune en kemet aswa niton nibo Kenya chang biik chemotindoi boisionik noton kosubgei koibu bananda kochangait en bororit niton kimi makergei

Sasisiet ko kit nematoreti ki nebo chi. Sasisiet ko konu kosaske lakok akosaske . Ak lakok chebo sugul , sikobek sasisiet ko kinet lakok kotebie en kibakenge akoyachike tukuk chekororon en sugulisiek anan ko yoon mi gaa. Sigobet ng'alekab sasisiet ko kinet lakok koetunen ng'aliot tab cheoba kemutak kanisiosiek sikobit kanetutik chetoreti che en sabet ne mii en niton ih ko keswek chekikochin lakok sikobit kekesen lakok chebo kenyisiek cheboane, sikobek sasisiet en emoni ko kista kayanetab betusiek chebo keny en lakok ak sikik sasisiet ih kokonu atebtap neya en atkai tugul noton amunee sikemach kewal lagok koetunen ng'aliot akokuyo kole kit nekararan

Imbaronik koliboni kobotindet anan chito kosupgee ak minutik cheyoe boisionik cheyoe imbaranoton ak tuguk alak chechang chegisupi yan kagol chito miwek koyoche kokel kenyisiek aeng asikosta miwek kyik asikonyor rapinik asikonyor kelipan nebo aeng yan kogol chito chaik ko imuch kelewen chito kosupgee ak arawet anan kosupgee ak olemoktoi kelipan inendet boisionik ab imbaronok koterterjin lipanet kosupgee ak minutik chi agetugul kogeni pandek arowek loo asikobiit kogesta minutik asikonyor chepkondok chito negole marakwek anan komururai negole arawek somok asikobiit koalda asikonyor rapinik chito agetugul negole ingwek kogeni ingewek yekako ruryo kobut koalda en indonyo asikoalda asikonyor rapisiek kosupgee ak alut

Amache ale chaang boisionik che imuuch kobeljigei chito chepkondook anan ko rapiet kosupkei ak aliet ab kei netai komuuch iyal chitoo tuktukiit sikobiit imuuch imuutu biik koit ole bendii sikomuuch ko lipanin nebo aeng imuuch ibai chitoo kiagik at Kai tugul sigei chego iayalde sikobiit inyoruu rapinik nebo angween imuuch imiin kesutiik che konuu rapinik kouu midweek kou chaik kou ngweek kou biasiisiek kou nyanyek ii ak kitunguishek boisiet ab minutik komuuch igerte ak ndonyo komuchei igerte nebo let Amache amwa ale iyalde chitoo akilit nguung yaan kechaap chapatisiek, mandaziziek ibe yaldejini biik eng oratinweek sikobiit kwaam kosupkei ak tuguuk chekere.

Natali amache ale koityin kanetishet ab bik Chemiten taonishiek Chemiten olimbo kokwo sikobit Kenai olekibaishoitoi rabishek en oret neyalunot kebaishen rabinik en oret neyalunot koimuchi kobais rabinik choton kotes rabinik ako test kabelishet ab emet Kwa tai Nebo aeng amache ale kenet bik akobo mungaroshek akobo kabatishet ab imbaronik sikobit yekolchin gei bik minutik neimuche koyalde minutik konyorchinegei chepkondok anan korabinik chechang kenet bik akobo mungaret yeikachi Neu Nebo rabinik bik chepkondok chetaunen mungaroshek komuch konyor kelchin Chito kobelchigei konyor chepkondok chechang cheimuch kotareten gei ketaretengei ngalek ab ketech sibitalishek ,ketech sugulishek agetech oratinwek ngalek ab kot neon nekikonoren chepkondok komuch kokaito

Bengisiek kochome kogoito besenuwokik kosubgei ak chepkondok chechang chenyoru kocheibeljingei yon liponi chi ewbesendo nikokosom yo liponi chito bengit kolipo chepkondok chechang kosubgei ak keljinoik chemokotin en benginoto kosomen chepkondok bengit kogoito chepkondok sikobit kenyorunen kobeluti sikosij kotestai kokonor ak koiyo chepkondok choton en bengisiek siko chob mungarosiek chechang bengit kora koen besendo en ngalekab indonyo nebo foreks yekekoal kowalokis chepkondok kobuji karensis alak chebo emotinwek alak sang niton kokochin kosich bengit chepkondok ak chametab kobesento chepkondok kobesenji biik atkantugul kora bengisiek koyoe boisiet

Barnotik chebo Kenya kochome boisionikab emotinwek cheloen kosubgei ak chepkondok chekiliponi en emotinwek chebo sang koliponi chepkondok chechang kosubgei ak boisiot nekiyoe kora kochangitu biik boisionikab emotinwek cheloen amun moliponi aisirut mising chechang en chepkondok chenyoru age kora barnotik kochome boisionik chebo emotinwek cheloen amun en emotinwek cheloen komonyikis kasit mising kou emet nekimi nebo Kenya emotinwek kab sang ko boisionik keyoe en kasarta kitikin ak kelipanin chepkondok chechang cheimuche iyai boisionik cheejen atkantugul en emotinwek cheloen konyorjingei kewekutik barnotik ak konai sobet kole ter sobetab tai aK sobet nekimenye en Kenya en betusikab barnotik komoche konyor konetutik chechang kobune emotinwek chebo sang akobo sobet ichek

M-pesa ko legut ne kikonoren chepkondok chechang , chepkondok che memuchi inam, m-pesa ini koimuch ikonoren chepkondok che imuch iyokte koba emotinwek alak chebo sang , m-pesa ini koimuch isom ibesen chepkondok sikobit itounen mungaret anan iyoktaen boisionik agetugul che itinye sindenyoru chepkondok chotok ilibanen, m-pesa ini kotoreti itoret chito nekomoche toretet agot ngomi ole loo konyoru toretengung iboisien m-pesa iyokte chepkondok. M-pesa initok kokonori chepkondok simeserser chepkondok eng boisionik che motoreti atgaitugul korak, m-pesa ini ko kikoik kit nebo komonut mising eng emet nekimi nga Chang ngal Afrika komugul. M-pesa ini koimuch iyoki chito nemi Tanzania ,chito nemi Nigeria me chito nemi South Afrika nemoche iyoki chepkondok komukokse tugul eng amun m-pesa

Chang biik che ikonoren chepkondok simoisik kosir cheboisin ATM niton ko kosubgei ak boisietab chepkondok yomoche chi koboisien chepkondok en Karaka komuch konem en simenyi amun nekit simet kosir iwe ilany karit sichengate chepkondok en ATM simet komuche inemu chepkondok akgai kora en ole kemach simet chepkondok komuche iyomte en boisiet en emet age chepkondok chemi simoisiek komuche iolisien yon kemoche iolisien en kasarta noton chepkondok chemi simet kora komuche Iboisien en oret nekebongonji kosir ATM yan kebangan boisiet tab chepkondok komi kasarta cheibati ak cheiserseri I chenge chepkondok chemi ATM noto ohoigoi chepkondok chemi simoit kosir ATM

Kikonoren biik rapisiek Kwa Sako en kosorwek chekikosirto amun kien kasaroton kokitim koit mpsa Ako kisako initon kokitindoi ripset neo amun kingotom ot ikonoren yoto rapisiek koyoche iboru kotook kele keriyan igonoren yoton repisiek ako kimiten kartasisiek che kiyoche inyit kartasisiek chekiyoche isir kotook kele keriyan igonoren rapisiek kingokerigonor kora rapisiek en yutokoimuche inyoiwegu rapisiek chuton yon kemach kokerinyit kora kartasisiek kotook kele kerinyoib rapisichoton ako yon kachilin kora nyosutiet agetugul komuche iwe ak isom rapisiek en yoton ketesun amun kiyon kokeibu rapisiek imuchel iwe ak ketesun kora rapisiek sinyoiyakte rapisichoton en kasarta otagaigeste rapisichoton ingunon kochome biik niton mising amun kikotugul yon kemokyi gei rapisiek chechang imuchel inyorjigei ako kora kokitindoi ripset neo amun kimewendi inyekoe anan chito agenge ak ibu rapisiek komenyit kit neiboru kele kebeibu rapisiechoton nguno niton kokikit neo nekitindoi ripset neo konoton amune sikokikonoren biik rapisiek

Netai amoche ole kewelutik chikibun emeet ab Kenya king'owole rabinik chotok ,ko netai kiyeisio biik kocham, nebo oeng ko kikiboisien rabinik chechang' kinetee anan keibchin naet biik chebo kokwa akobo waletab ab chepkondok, nebo somok ,kiibet karasta neo missing sikobit koityi biik kocham chepkondok asikobit keboisien en emeet, nebo anywan, chepkondochu kinking'oit ko kiibet chamet en biik chechang' amun ki gitigin ,kichoktoi en boisienywan ak kibetos en chong'indo ,nebo leet amoche ole king'ewal rabinik choton chebo Kenya ko kiibet mungaret nebo ndonyo nebo Forex ,niton ki kitutigitun chepkondok chebo Kenya kosir emotunuek alak chebo sang niton koibu kabutet ab boisionik ak kobelisyet.

Amune chorwet amune lokoguk amunee biik guk chebo kokwet unee kasit nebo kiyagik itesetai ak mungarengu komie Olen kongoi en boisionik cheiyoe en yon unee ngalekab siasa en ngo lon I choruet unee ngalekab chepkondok en kasari kibendi keyoe ngalekab kobotisiet kimi kipendi keyoe minutikab en mbarosiek mokotin chepkondok tos kechoptegei ono ilipan biik chebo imbar ochoruwaninyune obwoti ole chomegei bikuk chebo kaniset chomegei kora pastayantenguk ako chomegei biiguk che omi tugul ara Ii choruwaninyune kamotinye ngal chechang kobune Yu Olen acheng ki akengagenge en ndonyo Olen kongoi mising kootuyenen ichomegei ak itesetai en boisionikuk komie ak kewekjini Jehovah kongoi kwages ole weindi lakwenguk neoo emotinwek chebo sang kochenjingei somanet anyone ketoretigei sikobit inyorjigei chepkondok cheimuch kolanden en lokoguk araikongoi

Temikab gaa aK chebo timin en indonyo kobortoigee akobo ngomnotet netindoi agetugul temikab kipgaa kongomen kosir temikab timin en indonyo temikab gaa konyoru kewelutik chechang aK chebkondok che chang yon alda tuguk en indonyo temikab timin kwoldo tuguk chemaiyanat amaiyanat en serkalit temikab gaa koyoe tuguk kosubgei ak kayanet aK siretab serkalit koyat mungaret aK bandab tai temikab gaa kosubi ngatutik chemagat sigeyai mungaret en ndonyo nebolet amoche ole temik chebo timin komoisibu komoisibu ngatutik chengototin che kingat sergali sigeyaen mungaret kolititit

Netai yaimeche iyal ana iyalde ikuree chito nepimani akenai kelee ngo netindoi kartasok chepoo mbaret notok ketur koraa bik ab kokwet kirwakindet bayamkok kesirei mbaret atya ilipan chepkondok

Yon kebeet chito simeet konmagat itinye chito risitit neiboru kole simoni ko nengunget, simoni ko kiolen siling' chekile, simoni kokiibune tugosiek chekile ako simoni ko kiiboisyen kenyisiek chekile, yotok kainai ile itinye kartasisiek cheiboru kole neng'ung'et simoit iib kartasit noton iwe ofisisiet ak askarik, yekeriib koba ofisisiek ab askarik kocheng'e askarik simonoton koboisien moshinisiek chebo betusiek ab raa ak bostaisiek sikoit kechigil ak kenai kele loo simoni, nekiit anan kokwa oleloo, nebo leet amoje ole yon kebeet simeet ko magat kinai ile komiten ak ng'o en kasarta noton sikobit yekichenye simoit kechenye kora ketebsen biik chekomi tugul sikobit kogon kamuget nekichenge en kasarta nekitigin.

Netai koicheng baraindo iwe ofisishek ab besenwagik ab helb Sinai Ile kiyachin chepkondok chetiana akitya iyai esabu Kole alubaindoi ano chepkondok ichechu sikobit atar en kasarta nekebangachi netai chi Baishonik niyae Nebo serekalit komakat koiste kebeberta nelubani besendo Nebo helb sikobit koistegei denit noton ba serikalit yekaitar ilubani besenwagik ab helb Komi kartasit nekonu ofisit noton nebaru kele koitar ilubani denit Shek choton ba helb